Mokuongo okonyo e medo ndhadhu e chiemo kotede. Kopogore gi mano bende okonyo ne okonyo japur mopidhe emiye nwa emiye yuto kata jo ohala mause. Mar adek okonyowa e gayo tuoche ne jogo eko matede kata jogo eko matiyo kode eyor chiemo.

Okelo yot ne jogo eko ma tiyo kode. Thothne itiyo kode gi sirkal e juogo jogo eko mayiengo nyamburko margi e bath ndara. Koro okelo yot ne wach ok odwar chudo pesa ma aching' inyalo chulo e mpesa then imiyi rishit matiende ni nitiere obok mang'iso ni nitimo chudo mari. Mar ariyo en ni ok oketh sa. En gimichulo timiyi rishit tidiyo. mar adek en ni kopogore gi ni ok oketh sa mar adek aneno kacha ka en ni odwaro betri nyaka chaje. Ma kapo ni osim tokunyal ti kode. And then mabende asewinjo kode ni kethruokne seche moko nyalo bedo ni mayot koro en gimonego bedni kapo ni ogolo ni ranyisi moroamora ni onyalo kethro to en onegobedni en gimiloso.

Egweng'wa jomoko kuom jo ohala tiyo gi simu em mar yo mar keto alarm kata manyisoni kaponi sa oseromo magidhi e ohala to simu onego bed ni ywak maparo negi ni en sa mar wuok. Kopogore gi mano, gitiyo gi simu bende e gocho ne jogo eko mawaro kata jogo eko manyiewo manyiso ni kaponi johala kata ng'at monego bed ni odhi usone gimoro ogochone to owuok odhi idhi wuok odhi e ohala. Kopogore gi mano bende, gin e grube, grubego nyiso ni ginyalo ginyalo amua kata ka gidak machiegni chiegni, koro ginyalo amua kata ka gidhi e ohala to gidhi giluongre to giwuok gidhi e ohala kanyachiel. Kopogore gi mano bende ginyalo tiyo gi loko mar riemb kor luasi. Iyudo kata ka yamo oloko kawuok Nyanduat kata kadhi Milambo to en sagi mar wuok. Koro mano bende gitiyo godo kacha en mar neno ni gi girito sa.

Mokwongo okonyowa ng'eyo gigo manewakia. Gigo eko manotimre seche moko chon kapok onyuolwa wanyalo ng'eyo kaponi wasomo buge gi eki. Mar ariyo okelo rieko, niwach iyudo ka seche moko nitimo gimoro to ok ti koro iyudo kapo ni isomo buge gi eki go gimiyi rieko moro kendo ong'isi yo monego bedni kiluwo to gigieko michano kata gigieko misebedo kitimo nyalo dhiyo kare. Mar adek en ni jogo eko matiyo kode nyalo konyo gayo tiyo gi yedhe mamero ji. Iyudo ka seche mitiyokode kata seche matiyokode koro paro mar dhi kata nyieo kata yath manyalo loko obuongo mari iyudo ka iongego niwach thothne ibrobedo kisome kacha. Then mar adek kopogre gi loko paro. Omi waloko pachwa kaponi kata seche moko ntiere kakani paro kaka chon nitimo gikmoko tiyudo ka koro kisomo gi to ginyalo loko ngimani kakiparo, kaka onegobed nitimo giki then iyudo ka owuok kanyo koro gikmoko bro dhi mana makare.